Toreti simoisyek mising kipsomaninik amun nyorunen ngamnotet netetat ak kotes eng chekikinet eng sukul ,kobakoyai research nenywan ak koteb ak kochikil akongalalchiken akoyai discussion chekwak eng akenge eng akenge, koteb tetutik cherubei ak konyumnyumit kurset ak chengetab kipsomaninik ake ak ake eng kipsomaninik chetuitos eng somanet akenge.

Mi amitwokik cheterter cheimuchi kokimit seitaet eng lakok chemengech, kou lokoek, machungwa, al ndimuinik chetinye vitamen C chemi barak, amitwokik alak kou inchirenik chetinye fatty acids chetoreti eng seitaet, alak ko kau mayainik, nchukuk, ak carrots, carrots kotinye vitamen A ,mi ngwek alak kou spinaj, kales, kolard greens choton chetinye lutens ak liatrin, anti doksan chemi barak chetoreti kimnatet chebo konda.

Miten kaimutik cheterter chebo kanyoikab kiagik kou mianwogikab kiagik cheterter cheu Riftvalley Fever, foot and mouth ak alak che chang . Kaimutiet nebo aeng ko kou rarunetab kanyoik ab kiagik. Miten kora kaimutietab kemeut nekoi ak rarunetab kalyet enkomoswek che chang en emetab Kenya. Nitet kora kaimutietab rarunetab kerichekak konyoiset chebo kiagik ak komi kora rarunetab konyoik.